Mokuongo ka achako, tijni asefuenyo ni en tich maber. Ee kata ka an dala asebedo ka atimo tijni kendo osebedo ka okonya e gigega matindo tindo kaka yudo kata pesa ma anyalo tiyogo, ee gigena mathindo dala, anyalo yudo kaka achiemo, anyalo yudo kaka apidho familia na, kendo asefuenyo gima ber ni chako chako chon ema ber. Kendo anya kelo anya anya miyo ng'ato paro mar donjo e tijni mondo mi odongre mos mos koyud kata msara matin monya tiyogo engimane.

Mokwongo kabisa, ka aromo gi osiepa e chiro, wanyago sigana ma wasebedo ka wawuoye. Wawachni kata e simu, kata wawachni sigana wa maneokwatieko e kinde mane waromo mogik. Kendo, osiep en ngá ageno, en bende ogena. To nikech mae, nyalo miyo dongruok wa odhi malo kaka wagenre. Kayudo kanyo achiel ma kayudo tich, anyamie paro mar donjo e tich mayudo, kaluwore gi yuto mayudo. Kendo anya ngíse ber kata rach ma tijno kelo. To an kaka korka kora, aseneno ber, aseneno ber e tich matimo. Kendo yutona osebedo ka dhi malo, aseyudo kaka aloso ngimana. Aseyudo kaka kata anyalo pidho e anywolana. Kaka anyalo timo gigena matindo tindo. um pesa ma anyalo tiyogo kata dhi kamoro ineno. Anyalo loso kode maber, mwalos kanyachiel, kamiye paro kaka tich, tijni osekonya. Ni osiep en ngá ageno, kendo daher ni mondo wadongre kanyakla, watim tich kanyakla. Kendo ber en ni kawatimo tich ji ariyo mongére maber.

Kosekalo kinde machien, ngimana osebedo mopogre gi kaka ngimana en kaka entie sani. Kinya yudo chien kocha, yutona ne ok ber kendo ne ok akal e ngima mayot kata matin nikech kata dala ok an mayot kaluwore gi yuto mar jonyuol ga kendo kaluwore gi kaka aluora mar dala nitie. To nyaka ae nyocha achak tijni, yutona osedhi malo kendo asebet kayudo pok maduong', osekonya ekinda gosiepe, ekinda ganyuola. Kinda gi jogweng' kendo osemiyo kata luor mayud egweng' oidho malo. Osemiyo ayudo osiepe kendo mang'eny kaluwore gi kaka asebedo ka aidho malo niwach tijni. Amor mang'eny kapako tijni, nikech sani ageno kuom tijni ni yutona. En ema anyalo wacho ni en e ohanda gi sani. Osebedo ka otimona maber kendo onyalo miyo osiepega paro ma donjo e tijni. Asemiyo osiepe moko paro mar donjo e tijni, kendo an gi adier ni kanyakla wadhi yudo pok maber. Erokamano.